Miondo netam koname bandek eng korenyon ko neyae kolelagitun yon negit kosengeng ak ne name kora yon kainam kogesen koyae konun bandiat. Kotam ketere kogagipit ak kerichek yon kainam kosengeng. Sigopit komaletage mionotok kopa bandek che tom konam, sikotaret temindet komanyor asenet neo kot mising yon negit konam kobutot bandek sigomuch kotoret konyorchige chepkondok che boisien eng atkai tugul sigonyorchigei ogot rapisiekab sugul ak tuguk ogot chegoboisien en ko cheu machanik ak sugaruk ak tuguk alak che imuche keboisien ogot kou kalagutik che toreti biik kolach en atkai tugul.

Amuchi ande suswek che yamitin olegarutunen ketunguyot sigotoret anan sigorip beek yon karobon ana yon kanage komachakta koba ngweny yon kagonam kolal asista anan yon kagoet. Kotoreti noto korip ngungunyek kotwonegitun, sigomuch kotagogage ketunguyot komayaam agoi koit kasarta ne kaginam keges anan kebol kitunguiyot sigimuch keip kopa indonyo ak kwalda sigomuch konyorchige temindet chepkondok che nyalchin en atkai tugul en yon moche koboisien anan yon moche koalen tuguk alak che imuche koboisien en ko.

Inoni kobwotwon akobo baetab kiagik kotiongichuton kekuren ingamiok, tiongichutet keboe en eleyamaat anan koyemotoroboni amun imuche kosopcho icheket anan kobur en kasarta negoi komaye beek mou kiagik alak cheu tugaa anan ko cheu nego cheimuche koteb beek en sait agetugul, tiongichuto koraa keloen tuguk kobaa indonyo anan keiben tuguku kongeten komosto ake agoi ake kotoreti kimugulmet tiongichuto sikobit konyorjigee tuguk chemokyingee icheget en atkaitugul.

Konu asenet bitet en ropta amun moimuche kobar kerichek tiongik chekokibiten minutik, choton kokou ketichek chekibiten ingendek anan konyanyik anan kobiasinik sikomuch kotoret en tiongik cheimuche kwaam minutichoton, ko ingebit anyun minutik en ropta komotoreti kii angap iundoo ropta kerichek ak kolaa kerichechoto kobaa oinet ,koyegakola beek kerichechoto kobaa oinet kokonu koraa minuokik en kiagik ak itio kogo koraa ot en temik yon kaba koraam bechoto ok koboosien koik chekiyee cheimuche koree mionuokik cheterter.

Yon kokoyomio minutichu en imbar kitutu ak keib kobaa kaa ,ak yekakoit kaa kobokebir kitoyen motokoik ak yekokotwo kebire kisach kitoyen metetek ak itio kemaa sikoyomio komie simayachekitun ak yekokoyomio komie kinde kerichek simayachelitun ak koter en susurik komaam icheget, amun susurik kokonu asenet en tuguchutet anan en minutichutet koyoe temindet konyor asenet, yon kokotwo anyun kindee kerichek kiyumchi kinuet ak kenab ak yekakenab anyun kindee chokoo sikomuch kwalda temindet anan sikomuchkoboisien yon kiome anan yon kiyoe sikobit keboisien en atkaitugul.